Ore ena naa ee ewueji naji dump site ore dumpsite naa ore entoki etipat tena siai naa ewueji nepejieki takataka pee mitoki ainyial enkop arashu pee mitoki ainyial enkijape enkop, neeku ore ena siai naa enetipat oleng' ene maana teneesa toltung'anak ashu temurrua amu kisaidia metaa tenepeji takataka nemitoki ainyial enaduo kulukuoni enkop ashu nemitoki ainyial enaduo area enkijiape netumoki atisidana, neeku meetae entoki naisumbuaa iltung'anak tenkop arashu tina area tenepeji takataka.

Ore ena naa town ore entoki naitiship tene siai naa ore iltung'anak loota isafaritin netumoki aatasioi ashomoita inkuapi enye, ore sii ena naa ninye etii biashara pookin ninye imbung'ieki pookin biashara e town neeku ore town kepuku iropiyiani, netumi isiaitin netum iltung'anak indaiki enye enaake netum ayaiki sininche ilomon, netumoki aatayiolokinoto ile seriani neeku netum iltung'anak aashom inkadorr netumoki sii ashom aadol intokitin nitu akata edol, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashu entoki e maana teneesa tolosho pookin arashu aa teneesa toontaoni pookin nataaniki iltung'anak pee etumoki iltung'anak atabaiki inkuapi enye mapema.

Ore eninko tenisum oltung'ani ena siai naa aing'as aitayiolo venye nitayu ina duo enaa irng'enche enaa inkoonkon tendapasha ore piinko enintumia ina mashini peyie etumoki sininye emashini ataa effective toltung'ani netumoki oltung'ani aikuna atayiolo isiaitin pookin, netumoki sii aitobiraki imashinini ewueji netumoki atooro, netumoki aisafisha enkaji peyie eeku enkaji ene tipat ashuu piipang' inaduo koonkon arashu piipang' iladuo chafui pookin te enkaji, neeku ore ena naa esiai etipat oleng' ene maana naa kifaa peeyiolou iltung'anak paa tenelo ake nejing' ng'eusin enkaji, neyiolo venye nitayu.